Ore entoki edukuya tee irrigation naa eng'as aing'oru level enkop ketii wuejitin neikarere tenetii nitur metaa kerisio ore enkae toki ningiruaa enterit Ajo Kaa nabo kosunyai Tena enkae terit tenaa Koo sunyai nitur lainini loo raa do you Tena ena nkae terit niturur lainini odoo alafu niyiolou Ajo kaji epukunyie enkare nigira apik ena mukunda eno tenaa kesilanke tenaa oltangi alafu niyakikisha Ajo etaboloko enkare ninguraa nimipik ake pressure sapuk naidim atanapai enaduo terit nigira aunie eladuo keek linono ore enkae toki n

Ore entoki edukuya naa eunoto oo keek teneuni irkeek naa kidim aiboi enterit pee meya enkare ore enkae toki naa tenejing water management yaani pee iya enkare nagira ajing irkeek linonok arashu enkare nagira aibukori tenaa keya olchamba nidim aitumia nkoitoi naijo spring laller ore spring laller naa enoshi mashini naibukoo enkare ekinyi ekinyi ore ekae toki idim aibulda gabions ore entoki naaji gabions naa eh impanga isoitok linonok nipik wiremesh metaa ore tenelotu enterit tenaa enkare natanapua nidim atijinga ine wueji niboori ore enkae toki nidim attasa naa ah teneuni irkeek te eh konjiwa ore konjiwa naa matejo naaji edonyio niuun irkeek matejo teneatae enkare nagira alotu too nguvu naa ore enaduo nterit nanapunu nelotu ajing ntonat oladuo nkeek .

Ore taa tene wueji naa etoki naji ship ena emeli neeata cargo ore cargo naa ilulan arashu intokitin naiitae kuliek kwapi tenaa mm neikenori te kuna containers kulo bokisi pidim atabai kulie kuapi keyaunyieki olosho le kenya nidim sii awayie kulie kuapi.